Po komonut koroi eng piik ap kokowet amu kitoreteke koroi kegure toilet, toretegei piko tugul chemachei kopa haja kibwa ana ko mdogo, ako ketaretege kosir kobendi biik Olin bo sang kong'emati goret ngongem koret nyokwam tuga chafuk chotok chekang'eme chichotok nguno koroi Kobo komonut eng kokwet agetugul amu kitoretege akotoretegei kora kouny portap chito anan ko kiy agetugul neyaakse eng arit anan mamichi ne tos ker aibu agetugul eng yoto.

Agere kit ne tesetai en Yuu agere miten kaweek Yoon ago miten ago miten chitoo nechape mashiniit sikobiit kobais ak tesetai ak kasiit ne ka yae igere nguni kaweeek so sikeproseseen ii sikoek machanik ye kagetureen kabisaa ak kinde chutoo mashiniit ii kebaisheen agere kora miten oilit ne kakondee anan grisiit nebo mashiniit notoon neyaen repair chichotoon noo.

ole kinetitoi chichi sikoai kasit ni ko rahisi nea ilenjini korok koip mokombet sikobal side kotounee side nebo kushoto sikwo nebo kulia koum ngungunyek koumchi mauat anan koumchi ngwot aketugul nemite anan koviasik haswaa sikochanga asikobityo tuguk komye koroi kotoreti ngwek sikoekitu akokonyo akonam komye piasik nguno kokochin amu nyelnyelen tigitik kwak kotoreti sikotoret kokochi nguvut kora komuch koboisie chito side akenge koeendi tai kounotono akwo kimasta ni ageni kora yaani sikowashin konyetegei mwisho olin agoi mwisho nebo mbaret eeh akeboisie mukombet anan ko umait anan ko mi aketugul nemite lakini neboishe neromu ngungunyek kondoi .

Eeh kiit nenyone metinyun ko Karoo koroi ko kompyuta, yookse cgekekuren software ak hardware en yutok amun sana sana ko kompyuta amun iboru tukuk chebo online ak kii aketukul nebo delivery ko sikere niton nii kiit kityo nemongune metinyun anan ko kii aketukul nenyone en okilinyun ko kompyuta Um.